Ũkĩhanda mĩciri ũgathura kĩwanja kĩrĩa ũtheri ũramĩkinyĩra wega, ti kũndũ kwĩna kĩruru ũkahanda, nayo nayo tĩri wayo nĩyedendaga tĩri ũtukanĩtie na mbolea nĩgetha ĩgakorwo ĩ tĩri ũrĩa mũnoru na tĩrĩ wayo ũgakorwo nĩ ũrĩa ũretĩkĩria maĩ nĩ getha aah ĩgakinyĩra ĩgakinyĩra mbegũ ĩyo, ũkĩhanda mbegũ ũkahanda na ũrikĩru wa inji igĩrĩ nginya inji ithano, nayo mbegũ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ ũkahanda, ĩgatigana na inji ikũmi nginya ikũmi na ithano, ũgaitĩrĩria maĩ wega no tiĩrĩa woitagĩrĩria maĩ magaconjora mũno, no no gũitagĩrĩria o hĩndĩ o hĩndĩ na ndũgaitĩrĩrie mathangũ nĩ ũndũ wa mĩrimũ, nayo ũgatuĩka wa kũmĩrĩmĩra, mbegũ ĩyo nĩ yendaga kũrĩmĩrwo, ndĩgatigwo na ria, na ria, nayo ũgacoka ũkamĩhe mbolea wega na ũga ũga ũgatigĩrĩra nĩ wa mĩhuhĩra wega, ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha ũkĩgetha ũkagetha kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire, tondũ ĩgethagwo thutha wa mĩthenya, wa wa mĩthenya mĩrongo ĩtano nginya mĩthenya mĩrongo ĩtandatũ

Kipchumba Murkomen ũrĩa nĩ mũteti wĩgatu Kenya, aumĩte mwena wa gĩcigĩrĩra kĩa Elgeyo Marakwet, na andũ a ngĩcigĩrĩrwo kĩu nĩ mamwendete mũno tũndo nĩmamocokangia ũteti-inĩ o arũgama. Nĩ mũndũ wendete gũthondeka maũndu ma aikari a Kenya, nĩ amenyagĩrĩra mũno maũndu na thibitari, aah agatigíríra barabara nĩciathondekwo, agatigĩrĩra atĩ a Kenya nĩ mateithĩka. nĩ mũndũ othomeirĩ watho kwoguo hau nĩ anyitagĩrĩra mũno nginya agatiga atĩ kĩhoto gĩa a Kenya nĩgĩakinyanĩra.

Kũiga ndũrũme ti ũndũ wĩ hinya mũno tondũ nĩ tũrona nĩ ĩrĩaga maria momũ, maria ma mĩgũnda kwoguo to nginya mũndũ agathiĩ kũgũra, kũgũra indo, kũgũrĩra irio nyingĩ cia ndũrũme. ‎Ndũrũme ndĩrĩ thĩna mũnene, ndũrũme nĩĩheaga mũndũ nyama, nĩ ĩheaga mũndũ thĩa wayo, tondũ thĩa wayo, nĩ ũhũthĩkaga mũno gũthondeka maburana maritũ na nguo, ngothi yayo nĩ yendagio, tondũ ngothi rĩmwe nĩ ihũthĩkaga ta gũthondeka ndarama, kwoguo ndĩrĩ ũndũ ũcio mũnene wa kũhũthĩra mbeca, kũiga ndũrũme. Gĩko kĩayo tondũ, gĩko kĩayo tondũ rĩmwe no wandĩkane nĩ ũndũ wa kũhata na gũtha, kũmĩhatĩra na kũmĩthengeria ria rĩrĩa ya tigaria nĩ rĩtwaragwo mũgũnda, tondũ nĩũhũthĩkaga, nĩũhũthĩkaga ta thumu, na tĩri, na nĩ ĩkũnoria tĩri, tĩri nĩ ũgũtuĩka mũnoru watukanio na gĩko kĩu.

Maathai nĩmagucagĩrĩrĩa agendi bũrũri-inĩ nĩũndũ wa ũndũire wao. Ũndũire wao tũwonaga na mĩĩkĩrĩre, ũrĩa mainaga nyĩmbo ciao nĩigucagĩrĩria mũno agendi. Maathai nĩ maikaranagia mũno wega na nĩ maikaranagia wega mũno na nyamũ cia gĩthaka tondũ nĩ makoragwo na ũndũ ũcio wa kũmenya mĩtugo yayo, ũria nyamũ ireka makagĩa na ũndũ ũcio wa kũmenya nĩkĩĩ nyamũ icio irenda. Maathai nĩmeethondekagĩra ndawa ciao cia mĩtĩ na nĩmatũĩkaga ma gũciendia na makagĩa kanyamũ kanini. Ona maathai angĩthoma mũno, no nginya aige ũndũ ũcio wa ũndũire wake, o kũrĩa kũothe ũkamũkora, na nĩ makoragwo me njamba. Maathai moĩkaine ta njamba na andũ makũiga thayũ.

Marĩhi ma kũrĩa kũrĩagĩrwo irio, ketha mũrutwo atwara, akabewa, agekĩrĩrwo irio. Agatwara kũrĩ ũrĩa ũramwĩkĩrĩra irio, ona, akoya rĩthiti ĩyo, akamwĩkĩrĩra irio, kũringana na kĩrĩa agũra, naa na mbeca iria aheana. Akamwĩkĩrĩra akorwo nĩ ngima na mboga, akoya akoya rĩthiti ĩyo akathoma, nĩmũteithagĩrĩria kũmenya nĩkĩ mũrutwo ũyũ arenda kũrĩa. Kĩrĩa gĩũkaga hakiri-inĩ nĩ mũrutwa na irio, na kĩrĩa we arenda, kĩrĩa ena bata nakĩo.

Nĩ ĩgucagĩrĩria kũreta agendi bũrũri-inĩ, tondũ mbeca iria moka nacio nĩiteithagĩrĩrĩa na gũkũria kwa bũrũri. Ũndũ ũngĩ, nĩ ĩtũmaga ciana citũ cigĩĩ na ũndũ ũyũ wa kũmenya nyamũ ici cia gĩthaka na gũciona. Ithenya rĩa gũthoma o mabuku-inĩ, na kũonaga o mabuku-inĩ, nĩ ĩtũmaga ciana citũ cigĩe na ũndũ ũyũ wa kuona nyamũ cia gĩthaka, o ene na maitho mao.